Tos ibwate nei niger baishoni, baishoni kobwatwon akoba minset Nebo nyanayek olekimindoi nyanyek ko baishet noton anan kokabatishet noton kararan kabisa amun inimin nyanyek ko iibe kityo arawek somok kokakorurio nyanyek komuch iyalde akinyoru rabishek cheimuche itareten gei en bandabtai Nebo kila akityo minsani ko nyanyek ko minset anan kabatishet niton nekararan kabisa

Amunee sikobo komonut keyai boishoni netai korong ko boishoni ko boishet noton nemokorom boishet neimuch koyai chii agetutuk tai kityok itinye imbaret kitikin imuch itou boishoni bo ripsetab tugaa, mo boishet nemoche konetishet nemii barak boishoni ko imuch koyai chii agetutuk neimuchi korip tugaa mokorom boishoni keyai. Nebo oeng ko boishetab tugaa ko boishet noton nekararan amunee amun boishoni ndirip tugaa ko tugaa inyoru keljin neo kobun tugaa neu inyoru cheko Ako imuch ialde cheko akinyoru rabishek che imuch intoretengee en pandap tai nenguny ana itoune mungarengung eeh nkinyoru rabishek kobun cheko chekoni tugaa. Age koraa en kobotik ko inyoru eeh chekiken mbolea cheimuch iboishen en mindetab minutik kuk en imbar kobun tugaa choto ko che organic. Koraa oldoishetab tugaa ko mii barak kabisa olyenyin imuch ialde teta akinyoru rabishek che choton chechang cheyomin komie che itesentai iyeen kasisiek kuk.

Nyone nee meting'ung' iniker ni inager ni konyonen metinyun anan abwate akobo charet ab Karatik noton Nebo tuga anan ko nego nemising koyae bik choton Che masaek baishoni ko kit nemakararan mising en tuga amun yae teta komnyan ago kere mising miendab teta anan koartetnoton ko baishet nemakararan

Tos ibwote nee ndiger boisioni ndoger boishoni eeh kobwotwon ee agopo boishet noton nebo minset ana ko kobotishet nebo bandek eeh bandek ko tukuk choton chee kororon kabisa ee ndiger inguni ko bandek ko joton ko chekikuren stable food missing ko en bororyenyon amun bik chechang ko mine bandek sikonyor amitwokik. Eeeh alak koraa komine bandek asikomuch kwalda asikonyor rabishek chee kiboishen kelibone eeh chepkondok choton chebo sukul eeh kora ee bandek kokonej amitwokik chemuj keboishen kebaen tugaa agoo Koraa komuch kokonej amitwokik chemuj keboishen kebaen ee ingogaik chekotinye en kaa anan chekiribe even noton ndoger boishoni eeh boishet noton neibwoteo tukuk chekokon missing ee kararan boishoni missing nebo minset tab bandek.

Tos ibwote nee ndiger boisioni en ndaker baishoni netai korong ko agere chumbek en ireyu agere lakwet nemingin naker baishoni abwati akoba chumbek Che bakamanut mising kobwa korenyon en kobwa chumbek korenyon kokikotaretech chumbek mising en kosomeshanwech lagok inyoru chekikuren sponsers en chumbek ako kora Koba kamanut chumbek amun kobwa korenyon koibwech rabishek kobun emet ngain amun kabwa korenyon kobara tuguk chemi emeniyon lakini kit nemi en Yu ko agere chumbek KO bik chekororon kabisa amun inyirgei ako bik chechame bik chumbek

Ibwote iyoe boisioni netai ii arorun akobo kerengung, um netai korok kiit ne akere eng yu ko um choton che kikure tax, um ayae boisioni netai ii, kerenyun ii ko kiin ayae boisioni kiin ayai hesabuk chotok chebo mungarenyu ne kiyooe, ko kianyoru anai ale um mi barak mising um lipanetab choton che kikure tax anan ko aisurusiek kabisa en korenyon, amun ki noip tukukchuk koba siret ip alde, um ngayai ibayai hesabuk chotok chebo aisurusiek ko kichanga mising ak kialipan chepkondok chechang kosir profit chotok che kianyoru.

Ororun otindoit amune sichome ala komechome boisioni, achome ala komochome boisioni amun boisioni ko boisiet noton nekisirin kasi mogoriot, ako magergee ak alak amu alak itegemeonege chito mwenyewe amun mung'areng'ung inyegen amomi chii nepimonun kole sapos iyai ni kole ako ni kole, lagini boisioni ko kibimomi kole sapos ko iyai ni ak iste ni ak iya ni lagini en mung'areng'u komuch iyae en saisiekuk chekemach noton amune siochome ala komochome boisioni.

Imuche iyatoru kit netesetai en Yu netai korong agere lagok akoagere Chito noton nebaishen en soet nekikuren tablet kit netesetai en Yu koagere lagok Che ineti gei kobaishen en yoton kiguren tablet konai ngalek chebo soet ako oret nekararan mising kingoib our former president noton ki uhuru Kenyatta kokingotau kasi Nebo kekachi lagok chuton chemengechen anan kenet lagok chemengechen kobaishe tablets ko kikowal kabisa ngalek chebo somanet anan itondo Nebo somanet en emet nyon kwanza ngiro kasari tuguk chechang keyae kobun soet noton kotareti konai lakwet kotakomengech oret nekibaishen simoishek anan ko tuguk cheu tablet ak labtobsko oret nemie mising sikonaiblagok Chok ngalek chetesetai en soet anan olekibaishoitoi soet en oret nekararan

Nyonen ne metinyun iniker Ni naker Ni ko kit netai nenyonen metingung ko ngalek ab Kenai anan somanet Nebo ngalek ab soet anan ko mtandao inaker Ni ko ibwatwon akobo kasarta nekikamwa noton kibare president Nebo emet nyon uhuru Kenyatta Kole ikachin lagok tugul tablet lagok choton Chemiten sugulishek chemengechen akoi Nguni komiten sugulishek chekinyoru tuguk choton akokikotestai kabisa Koba tai kikonet lagok koba olekibaishoitoi tablets ichoton kikonai lagok chok akobo ngalek ab soet ak yelekibaishiyoi sort en oret nekararan inaker Ni ko kit nekararan kabisa konyalchin kotaketesentai asikonyor lagok chai konai olekibaishoitoi soet en oret nekararan amun sort inguni ko oret neineken nekibaishen keyaen mungaret ak tuguk chechang en emeniyon

Onetitoi ano chito olekiboisyoto boisioni, boisioni po POSTA ko poisiet noton nemie missing, anan ko boisiet noton neribot kabza oleimuch konetindo chito komuch komut chito biik en soet anan ko mtandao, imuch koboisien chito soet koneet biik olekitoito boisioni ,kora komuch koneet chito biik olekiyoito boisioni en tuyosyek ko oreet ake noton neimuch koneet chito biik olekiyoiton boisioni kogotuiyo biik koneet ichek ak koororchi ichek olekiyoito boisioni.

um Amune sikobo kamanut boisioni eng kokwet, bo kamanut boisioni eng kokwet amun um boisioni ne tai korok ko boisiet noto ne bo minset anan ko kabatisiet, kabatisiet ko boisiet noto ne bo kamanut eng piikab kokwet amun, um eng kabatisiet kenyoru tukuk che chang cheu amitwogik, kinyoru kora rabiisiek kobun kealde tukuk che kimine kobun mbarenyo, ako noton ko techei piikab kokwet kotestai kabisa eng sobengwai nebo kotugul.

Amune si kobo kamanut boisioni eng kokwet, um bo kamanut boisioni mising ko boisioni ko boisiet noton nebo um minset anan ko kolset noto nebo ingwek, um bo kamanut boisioni mising eng kokwet amun, um boisioni kenyoru amitwogik, kinyoru kora che kile rabiisiek kobun boisioni, imuch kealde ingwek ak kenyoru rabiisiek kobun ingwek che kakialde eng siret, ak kora ko boisioni kobo kamanut eng kokwet amun, imuch kesir piik kazi kobun boisioni, koyai kazi piik kokol ingwek, ko akonyor rabiisiek kelipan ichek ko kakoyai kasit noton bo minsetab ingwek anan ko kolsetab ingwek, noton kobo kamanut boisioni mising eng kokwet.